Haha nĩ ng'ondu irarĩa mĩrĩyo ciĩkĩrĩirwo mĩharatĩ-inĩ, mĩharatĩ ĩrĩa ithondeketwo na nduramu. Nduramu ici cigatinanio maita merĩ arabu rĩu cigathondekwo ta mĩharatĩ harĩa ng'ondũ kana mahĩu ingĩrĩra irio cia cio.

Aya nĩ arĩmi me mũgũnda, harĩa hahana ta kwĩna nyeki kana irio iria ihandĩtwo makĩhũra ndawa. To korwo nĩ ndawa ya thangari marahũra nĩguo nyeki ĩno ĩthire, nĩguo mahote kũrĩma kana gũthondeka mũgũnda wao marĩme.

Īno nī kambūnī kūrīa mathodekanga īrīa, īrīa rīu rīetagūa KICC īrīa rīrī nīrīendagīo dukaīnī duka cītu cīa gūko mūcīnī, īcagīnī, mataonīnī, ona rīgī njaa wa būrūri.

ĩ no nĩ thoko, andũ erĩ maracenjania indo. Ũmwe e na nyanya ũngĩ e na gacuku kaihũire ndengũ, na ĩ no nĩ thoko ĩrĩa yahanĩkaga mahinda-inĩ maũ ma gatene tondũ gũtiarĩ na mbeca kogwo macenjanagia indo cikarũgamĩrĩra nĩtarĩcio mbeca, rĩu ongorwo ũyũ e na nyanya na ũyũ ũngĩ e na ndengũ magacenjania ũguo, ũguo nĩguo thoko yekagwo.

Gũkũ nĩ bengi, bengi ĩtagwo KCB, andũ me gũkũ thĩiniĩ, metereire maheo motungata mao, na kwĩna angĩ marĩkĩirio nĩ kuuma marauma, na angĩ nĩ hingo maraingĩra na angĩ nĩ gũikara maikarĩte metereire riita rĩao rĩkinye.

Ũndũ ũyũ ũcenjetie na njĩra nene, tondũ thikũ ici kwĩna nduka, cigĩtwo cia harĩa ũgũthiĩ kuoya indo ici hĩndĩ ĩrĩa warĩkia gũĩtia kĩrĩa ũretia kana indo ciaku, kuma nduka-inĩ yao ya intaneti-inĩ, kana rĩngĩ kĩndũ gĩkĩ gĩgagũkora gwaku nyũmba.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ nĩ andũ a rĩera, arĩa maugaga, ũrĩa rĩera rĩgũkorwo o mũthenya o mũthenya, ta okorwo nĩgũkura, kana nĩ gũkwara, kana nĩgũgũkorwo na marurumĩ. Aya nĩo andũ arĩa marutaga wĩra ũcio.

Ũyũ nĩ mũndũ wandĩkĩte ndũmĩrĩri, mũndũ ũyũ ena thimũ ĩrĩa ĩrĩhagĩrũo o mũthenya o mũthenya, na arauga thimũ yake nĩhingĩku kana nĩ horu, onokorwo nĩarĩkĩtie gwĩka marĩhi make, marĩa ekaga o mũthenya o mũthenya. Na acokerio, erwo atĩ, no kũringane atĩ, intaneti yake ti njega, kana netiwaki yake ti njega. Kuoguo akorwo nĩekwenda gũteithio makĩria, ahũre namba ĩyo ahetũo. Gĩbũgũ inyanya gĩbũgũ gĩbũgũ mũgwanja igĩrĩ igĩrĩ igĩrĩ inya ithano

Rĩrĩa andũ maima mabũrũri mau mangĩ ma nakũu nja, kana bũrũri o ũyũ witũ gũthiĩ kwĩrorera nayamũ ici, nĩmateithagia bũrũri kũgĩa mbeca, na matũra mau mena nyamũ ici magathiĩ nambere. Kuoguo nĩ ũndũ mwega na wĩ bata bũrũri-inĩ